Ũndũ ũrĩa ndĩrona haha, nĩ atĩ haha hena ng'ombe, na hena ndagĩtarĩ wa ng'ombe, na ng'ombe ĩno ũrĩa ĩroneka nĩ ihinyĩrĩrĩkĩte mũno, na ĩhinyĩrĩrĩkĩte nĩ gũkorwo ĩna mĩnyoo, ndĩrĩ na mwĩrĩ mwega, ũguo haha hena ndagĩtarĩ, ndagĩtarĩ ũyũ nĩ kũmĩtheca aramĩtheca ndawa hihi ya vitamin, nĩgetha ndawa ĩno ĩtuĩke ya kwagĩra tondũ ng'ombe ĩno ti njega ona hanini, ũguo nĩ ĩrabatara ũtangĩri wa ndagĩtarĩ nĩgetha ĩhote gũthiĩ nambere na mũtũrĩre wayo.